Ndawa cia thibitarĩ nĩ ikoragwo irĩ njega, ũringithanĩtie na ndawa cia mĩciĩ, nĩ tondũ ndawa icio ũgũkorwo ũhetwo thibitarĩ, ũkũheyo kũringana na mũrimũ ũrĩa ũgũkorwo ũrũarĩte, wathiĩ thibitarĩ nĩ ũthimagwo, na nĩgetha ndagĩtarĩ makahota kũmenya kũrĩa wĩ mũrwaru, koguo ndawa iria ũgũkorwo ũhetwo, cigũkorwo cicia kũhonia mũrimũ ũrĩa wĩnagwo, no ndawa cia mĩciĩ ũgũkorwo ũhetwo ndawa cia kũnina ruwo rĩngĩ ona ticia kũhonia mũrimũ, koguo niĩ nonjuge ndawa cia thibitarĩ nĩ njega, na rĩrĩa mũndũ emũrwaru nĩ kaba ũthiĩ thibitarĩ, ũthimwo na nĩgetha ũheyo ndawa iria ciagĩrĩire.

Mwana wakwa ndamũtwarire njanjo ya mũico ta mĩeri ĩna mĩthiru rĩrĩa akinyirie mĩaka ĩrĩ na nuthu na ngoretwo ngĩhũthĩra ibuku rĩrĩa ndaheirwo kũũ thibitarĩ rĩa kiriniki tondũ nĩrĩo rĩkoragwo rĩkĩnjerekeria ũrĩa ngũtwara mwana wakwa thibitarĩ kuma rĩrĩa aciarirwo nĩmathiaga manyandĩkĩire ihinda rĩrĩa ngũthĩe na hĩndĩ ĩyo nĩgũo thiaga nĩgetha mwana wakwa akaheo njanjo iria ciagĩrĩire na nĩho tũkinyĩte nginya hau agakinyia rĩu mĩaka ĩrĩ na mĩeri ĩnana no rĩa mũico ndamũtwarĩte ena mĩaka ĩrĩ na nuthu.

Ici nĩ ciana irathoma kũhũthĩra mũtambo wa kompyuta na nĩ wega tondũ nĩmekũhota kũmenya maũndũ marĩa matoĩ ningĩ kompyuta ino nĩkũmahotithia mamenye ona maũndũ marĩa marahanĩka na nja nĩtondũ twarora mabũrũri ma na nja, nĩmahũthagĩra indĩ ici mũno na nĩcihotete kũmatwara na mbere mũno makĩrĩa kwoguo nĩwega ciana citũ cihote gũthoma na ikahota kũmenya na maũndũ marĩa marathii na mbere, togũthoma omabuku no ona ici kompyuta kũmateithia gũthii na mbere mũno kĩmeciria.

Ũyũ nĩ mũbango wa thirikari ũrĩa ũhotithĩtie akenya aingĩ, gũkinyĩra mũtungata marĩa ĩheanaga ũrĩ o harĩa ũrĩ, tũnginya umagarĩ nĩgetha ũkone mũtungata macio. Ũingagĩra rũrenda-inĩ rwao na ũkahota, kwona mũtungata marĩa mothe maraheana, na ũkahota, gũteithĩkĩra ho, nĩ tondũ nĩ mekũhota gũkwonerĩria ũrĩa ũkũĩyandĩkithia ũcoke ũrĩhĩ na, magakũhe ihinda rĩrĩa ũgweterera na nĩ getha ũhingĩrio bata ũria uma nagwo.

Andũ nĩmagĩte na ũmenyo mũingĩ mũno rĩrĩa guoka nĩ kũrĩma. Na nĩtũrona andũ nĩmararĩmĩra makũnia-inĩ, makarĩmĩra okorwo nĩ ndoo-inĩ ici cia plastic na makahota kũgetha magetha mao. Nyanya ici nĩironeka nĩciĩkĩte wega mũno, na cihandĩirwo makũnia-inĩ, harĩa hatirabatara ũkorwo wĩna mũgũnda mũneene, ona andũ arĩa maikaraga nyũmba cia gũkomborithia no mahote kũrĩma ũrĩmi ũyũ, waiga makũnia maku hau nja, ũkarĩma kĩrĩa gĩothe ũkwenda na ũkahota kũgĩa na magetha maku. Ningĩ ũrĩmi ũyũ nĩ mwega nĩtondũ ndũrabatara ona kũhũthĩra ndawa iria icokete gũtũrehera mĩrimũ mĩingĩ, na nĩkĩo tũngiuga ũrĩmi ũyũ nĩ mwega mũndũ o wothe no ahote kũrĩma.

Rũrũ nĩ rũhonge rwa thirikari rũrĩa rũtũmagĩra teknolojia kũheana motungata ma thirikari. Motungata maya nĩmateithĩtie andũ aingĩ ta ciana nĩtũrona cigĩthoma macukuru-inĩ cikĩhũthĩra kombiuta. Ningĩ no tũrona rũhonge rũrũ rĩrĩa maraheana motungata ma thirikari, wathiĩ honge-inĩ ciao kana wathiĩ nenda-inĩ ciao nĩũkũhota nĩũkũhota kwamũkĩra motungata maya. Ningi nĩtũrona bũrũri nĩũthiĩte na mbere nĩtondũ ona andũ athĩ nĩmateithĩkĩte mũno kũhĩtũkĩra mĩtambo ĩno makahota kwĩyandĩka, mũndũ nĩekuoya thimũ yake akahota gwĩka maũndũ make na akahota kũgĩa na mbeca ciake.

Tũhũthagĩra mbeca o mũthenya o mũthenya mũtũrĩre-inĩ witũ, rĩrĩa tũragũra indo rĩngĩ nduka-inĩ, rĩrĩa tũrarĩha motungata okorwo nĩ thibitarĩ. Mbeca nĩihũthĩkaga na njĩra nyingĩ mũno makĩria. Ningĩ no tuonaga rĩrĩa andũ marathiĩ rĩngĩ kũgũrana, magakua mbeca ciĩ mbahaca-inĩ, magathiĩ makaneana mũciĩ ũcio megũthiĩte. Mbeca nĩcihũthĩaga na njĩra nene mũno nĩtondũ itũmĩkaga kira handũ ũrathiĩ kana nĩ ũtungata ũrenda kana nĩ kĩndũ ũragũra, no nginya ũhũthĩre mbeca. Hihi ũcikuĩte kana hihi i thimũ-inĩ, no nginya ũhũthĩre mbeca mũtũrĩre-inĩ waku wa o mũthenya o mũthenya.

Andũ aya mokĩte gũthikĩrĩria mũtongoria wa bũrũri wa Kenya, maigue maũndũ marĩa okĩte kũmarehera, hihi nĩ motungata ta ma gwaka barabara, kana hihi ma gwĩkĩra thitima, nĩkĩo marũrũnganĩte marĩ aingĩ ũguo nĩgetha moke maigue kana mũtongoria wa bũrũri harĩ maũndũ mega amareheire. Andũ nĩmokaga gũthikĩrĩria na nĩgetha makamenya mũtongoria wa bũrũri maũndũ marĩa amerĩire kana nĩekĩte, kana hihi maũndũ marĩa aramerĩra ihinda-inĩ rĩrĩ, ihinda rĩngĩ rĩgĩũka nĩegũkorwo ekĩte.

Andũ aya mũketĩ haha, na nĩgetha mathikerĩriĩ meciria marĩa thirikari ĩnamũ, metĩkanĩriĩ atĩ maũndũ macio magĩtuĩka makũhetũkio, atĩ nĩmegũkorwo metĩkanĩiriĩ marĩ othe. Nĩ harĩ bata rĩrĩa maũndũ ta maya makinya, andũ makaumĩra na nĩgetha magathikerĩria na magetĩkanĩria atĩ, ũndũ ũyũ wahetũkio, ndũkũhĩtũkio nĩ ũndũ wa mũndũ ũmwe, no ũkũhetũkio nĩ ũndũ wa andũ othe gwetĩkanĩria.

Mũtumia ũyũ etagwo Wangarĩ Maathai, na nĩ arĩ na ngumo nene mũno bũrũri-inĩ wa Kenya, nĩ tondũ nĩ arĩ na gĩkundi kĩrĩa kĩarĩ gĩa kũhanda mĩtĩ na gĩkundi kĩu nĩkĩamenyagĩrĩra rĩera ritũ na njĩra nene mũno. Ningĩ nĩatũmire atumia matuĩke a gwĩtĩkĩrĩka na njĩra nene mũno. Na kũrĩ mwaka wa ngiri igĩrĩ na inya nĩatuĩkire mũtumia wa mbere wa Abirika kũheyo ngerenwa nĩ mabũrũri ma na nja.

Mbica ĩno ĩronania maũndũ marĩa tũngĩrahĩra ta bũrũri wa Kenya. Nĩtũrona ateng'eri aitũ arĩa marutĩte wĩra mũnene mũno wa gũteng'era makĩria mabũrũri ma na nja, na magatũrehera ngerenwa nyingĩ mũno makĩria. Ningĩ nĩtũrona nyũmba ĩmwe ya iria ndaihu mũno thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ KICC, ona ningĩ tũkona arĩmi aitũ arĩa marutaga wĩra mũnene mũno na nĩgetha tuone irio citũ cia kũrĩa ona cia gũtwara mabũrũri ma na nja. Ningĩ harĩ ona nyamũ cia gĩthaka iria itũmĩte tũkorwo tũkĩgĩa na atarii aingĩ thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ, na nĩo matũrehagĩra ona mbeca nyingĩ makĩria thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya.